Ji obedo piny, kendo ji yudo puonj ma opogore opogore. Kae wayudo ka nitie joma opogore opogore kendo gibedo piny. Kendo mae nyiso ni nitiere riwruok moro ma oriwo gi, kendo giwuoyo kuom wach moro. Nyalo bedo ni giwuoyo kuom wach weche meg thieth, nyabedo weche meg sikul, weche mech nyithindo kata weche meg dongruok ma opogore opogore e gwenge wa. Koro mae en riwruok mar ji, ginyabedo jogweng' kata josomo. Kendo giriwore ni mondo gi giriw pachgi kendo gilok paro e gimoro madhi mbele. Koro mae en gima ber nikech sama wije oriwore, to paro mang'eny biro, kendo gin paro mabeyo, paro mag dongruok. Kendo mae en wach maber, wach makelo dongruok e pinywani.